Kwina Apps cia thimu cithondeketwo, kana ciumĩrĩte ĩrĩa arũtwo mangĩthomera kuo. Ningĩ kwĩna okorwo nĩ laptop , thimũ nĩ ciĩyumĩrĩtie okorwo kũrĩ andũ mangĩthomera kuo, na o kũu mũndũ no ahote kũiga kĩrĩa athoma, nĩgetha akona thutha-inĩ rĩrĩa arĩganĩrwo, kana rĩrĩa arenda kwĩrĩrĩkania. Ũguo nĩ kuuga mũrutwo no athome ngina rĩrĩa atarĩ thukuru, ũguo maũmĩrĩra makongerereka.

Tekinoronjĩ iria ciĩyumĩrĩtie thikũ ici citirĩ na marĩhi maingĩ mũno, ũguo ũgakora mũndũ o wothe kana mũndũ o wothe no ahote gũkinyanĩria kana kũrĩhĩra okorwo nĩ intaneti ĩrĩa ĩratũmĩka nĩgetha mwana athome kou kwa Ed Tech, na ũguo ũkahotithia arutwo aingĩ kũhĩtũka kĩgerio tondũ nĩ marathomera kũndũ kou ona rĩrĩa matarĩ na mwarimũ kĩrathi-inĩ.

Gĩthomo gia kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ nĩ kĩagĩrĩthĩtio makĩria, tondũ ũrakora mwana nĩ arahota kũhũthĩra onakorwo nĩ laptop ũrĩa mwana wa ũndũire atangĩahotire kana thimũ. Ona ningĩ wega wayo nĩ kuuga atĩ ona rĩrĩa mwana atarĩ thukuru no ahote gũthoma tondũ ena thimũ yake mũciĩ, ĩrĩa o mwana o mwana thaa ici ndĩgwĩciria he mwana ũrathoma atarĩ na thimũ tondũ cina raithi. Ningĩ ũruu wayo nĩ kuuga andũ aingĩ nĩ maganĩte mũno, arutwo aingĩ makamenya maũndũ moru kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ.

ĩĩ niĩ ngũona thirikari nene nĩ ĩcihete thirikari cia County hinya wa kũnyita mbaru githomo gia tekinoronjĩ cukuru-inĩ, tondũ nĩ ĩmateithetie ona okorwo nĩ kũrĩhĩra arutwo, thirikari cia County nĩ cirĩhagĩra arũtwo okorwo nĩ igerio irĩa mareka, nĩ cimagũragĩra onokorwo nĩ laptop, nĩ cirĩhaga arimũ arĩa marathomithia arutwo mathukuru-inĩ, kũmonia ũhoro wa tekinoronjĩ, rĩu ũgũo ũgakora thirikari cia kauntĩ nĩ cireka wega mũno matũkũ-inĩ maya.

Thirikari nĩ ĩrateithia na ICT, tondũ andũ arĩa kana arutwo aria maũmĩte bamĩrĩ ĩrĩa ĩtehotete, kana iria cia kĩrathi gĩa thĩĩ, nĩ marahota rĩrĩa okorwo nĩ marĩkia thukuru magathiĩ mageka kothi ciao okorwo nĩ cia computer, na ningĩ rĩrĩa marĩkia makaheo maratathi ma kũonania nĩ mahĩtũka hatarĩ na mbeca o ciothe maretio, ũgũo nĩ ĩrateithia mũno.

Aca niĩ ndikuona ta arutani othe Kenya marĩ na indo cia gũtumira kũhũthĩra tekinoronjĩ, tondũ gwĩ kũndũ kũmwe nginya thitima gũtakoragwo. Ũguo ũgakora arimũ a kũndũ kũu ona computer matingĩhota gũtũmĩra, ona ningĩ ũgakora kũndũ kũmwe ngina arimũ, arimũ matiũĩ ngina gũtũmĩra computer, rĩu ũgakora maũndũ macio nĩ maramahotomia kũhũthĩra tekinoronjĩ.

Aca niĩ ndikuona ta arutani othe Kenya marĩ na indo cia kũmatũmĩra kũhũthĩra tekinoronjĩ, tondũ, ũkoraga icigo imwe cia Kenya gũtĩrĩ na ũthiĩ wa nambere, ta atĩ gũtirĩ na thitima. Ũgũo nginya okorwo nĩ ta computer ciratũmĩka kũu, kana nginya thimũ matirĩ, matingĩhota nginya gũtũmĩra, rĩu ũgakora kũndũ ta kũu maũndũ nĩ marahotomia mũno nginya kũrutana thukuru-ini yao.

Niĩ ngwĩciria mĩtaratara ya gĩthomo gĩa kompiuta gĩa thirikari, ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari nĩ yagĩrĩire makĩria, tondũ ndĩkoragwo na goro mũno. Ningĩ andũ arĩa matehotete kana nĩ ĩhotaga kũnyita andũ aingĩ arĩa matehotete tondũ ndĩkoragwo na goro mũno ũguo andũ aingĩ nĩ mahotaga gũkinyanĩria bei yao, na ndĩkoragwo ningĩ na, ũkĩringithania na ya andũ kĩũmbe. Ningĩ ya andũ kĩũmbe ndĩkoragwo ĩkinyanĩirie ikĩro ũkĩringithania na ya thirikari.

Harĩ arutwo tekinoronjĩ ĩno nĩkũmateithia tondũ, nĩmarĩhĩtũkaga mũno kĩgerio, tondũ ona rĩrĩa mũndũ e kĩũmbe kana rĩrĩa ainũka mũciĩ kũrĩ andũ arĩa mathomaga cukuru cia kũinũka, mũndũ no ahũthĩre thimũ yake gũthoma na kwĩririkania harĩa atananyita wega akorwo nĩ thukuru, rĩrĩa aingĩra ng'enda-inĩ cia gĩthomo. Na ningĩ aarimũ nĩmarateithĩka, tondũ matiranoga mũno ũrĩa mokĩraga tene ta rĩngĩ mathiĩ makahe ciana thukuru, ciana wĩra, ũguo no kũmatũmĩra mamatũmagĩra thimũ-inĩ.

Macukuru nĩ magĩrĩire kũgayania mathaa ma ũrĩa arutwo mabataire okorwo nĩ magĩrĩire kuingĩra mathukuru-inĩ mao. Ningĩ nĩ mabataire magayanie mathaa ma gũthoma arĩa mwarimũ arĩmenyaga kĩrĩa mathaa marĩa araingĩra kĩrathi. Na magayanie ningĩ arutwo arĩa marĩthiaga mburĩki. Ningĩ magayanie ũrĩa arutwo mathaa marĩa marĩinũkaga, nĩ getha magathiĩ magateithĩrĩria aciari ao wĩra. ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa njega niĩ ndĩrona.

Niĩ ndĩrona kũbanga mĩtaratara harĩ arimũ nĩ wega tondũ, o mwarimũ o mwarimũ nĩarĩmenyaga mathaa marĩa abataire kũingĩra thukuru, na mathaa marĩa abataire gũkorwo kĩrathiinĩ. Ũguo gũkanyihanyihia mathaa marĩa arimũ mataraingĩra irathinĩ nĩguo arutwo magateithĩka na ũrĩa marathomithio nĩ arimũ ao.

Arutwo rĩrĩa, arutwo nĩ marateithio nĩ tekinoronjĩ tondũ nginya rĩrĩa tuge ta rĩu matarĩ na arimũ, kana rĩrĩa mainũka kũrĩ arutwo arĩa makoragwo mainũkaga, no mahote gũthiĩ kuoya thimũ ciao, tondũ thaa ici gũtirĩ mũrutwo ndigũĩciria atarĩ na thimũ, na agathomera kũu. Tondũ marĩhi ma gũthoma thaa ici nĩ manyihanyihie, na omwana wothe angĩra mũciari, mũciari gũtirĩ hĩndĩ angĩremwo nĩ kũmũrĩhĩra. Ũguo ũgakora nginya kũhũthĩra mĩtambo ĩyo nĩ kũramateithia mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũra.

Ũthii wa na mbere kana mĩbango ya gũtũmĩra intaneti, mũrutwo no ahote gũtũmĩra intaneti ona rĩrĩa atarĩ na mwarimũ gũthoma tondũ no kũingĩra intaneti-inĩ, agathiĩ kũrĩa gũthomagĩrwo, na o mwana o mwana no ahote gũthomera kuo kũringana na kĩrĩa arenda. Kũrĩ andũ arĩa mendaga kũhũthĩra thauti tu, kũrĩ arĩa mendaga kũhũthĩra mbica na thauti na indo icio ciothe cia gũthomithania cirĩ intaneti-inĩ, koguo nĩ njega mũno.

Thirikari no ĩrutĩre ĩmathomithie hatarĩ kũmarĩhia, no ĩmandĩkĩre arimũ arĩa makumathomithia hatarĩ marĩhi. Ningĩ no ĩmahe okorwo nĩ laptop kana okorwo nĩ thimũ iria cirĩmateithagĩrĩria kũmenya ũrĩa cigũtũmĩra tekinoronjĩ. Na ningĩ ona kũrĩa gũtekĩrĩtwo thitima, thirikari no ĩngĩrie na ĩkĩre thitima kũndũ kũu, nĩgetha ona rĩrĩa arimũ magũra mĩtambo ya kompiuta makahota gũtũmĩra. Na thirikari ningĩ no yongerere arimũ mĩcara, nĩgetha makahota nginya kwĩgũrĩra mĩtambo yao ya kompiuta.

ĩĩ nĩ ndĩretĩkania atĩ wagi wa intaneti nĩ mũhĩnga mũnene hari gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti kũrĩ arimũ. Na mathĩna mangĩ nĩ ta kwaga thitima, gwĩ kũndũ gũtarĩ ũthii wa na mbere ũgakora kũndũ kũu gũtirĩ nginya na thitima. Ũguo onokorwo kwĩna tekinoronjĩ, tekinoronjĩ ndĩkinyĩte kũndu kũu. Na ningĩ kwĩ arimũ nginya matarĩ na mĩtambo ya kompiuta kana ndaa ya kũhũthĩra intaneti, ni ũndũ wa mĩcara yao mĩnini ĩrĩa marĩhagwo rĩu ũgakora ũcio ningĩ nĩ mũhĩnga mũnene.

Niĩ nguona thimũ nĩ kĩndũ kĩrĩa mũrutwo wothe abataire gũkorwo na kĩo, tondũ thimũ thikũ ici nĩ cigĩte raithi makĩria. Ũguo ũgakora o mũrutwo o wothe kana mũciari no ahote kũgũrĩra mũrutwo wake thimũ. Na thimũ ĩyo no ĩmũteithie harĩ gũthoma tondũ no makorwo marathondeka ngurubu, arimũ magatũmaga igerio kũu, arimũ mageka, arutwo mageka ona rĩrĩa matarĩ na mwarimũ kĩrathi.

Rĩrĩa arutwo megũkorwo na thimũ cukuruinĩ, nĩmahotaga ona kuona kĩrĩa marathoma kĩ mbicainĩ, tondũ no maingĩre intaneti, no magũre intaneti makaingĩra ng'endainĩ makarora kĩrĩa marathoma. Akorwo nĩ ũhoro wa mĩtitũ, akorwo nĩ ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka, akorwo nĩ iriya makarĩona ũrĩa rĩhana, rĩu ũguo arutwo magakenerera mũno, na rĩrĩa hoka nĩ kĩgerio nĩũndũ wa gũkenerera na gũthoma kĩrĩa marathoma makahĩtũka kĩgerio.

Arutwo nĩ mamenyerega gũtũmĩra thimũ na njĩra itiganĩte, he arĩa matũmagĩra na njĩra cia kũmaguna, arĩa angĩ magatumĩra na njĩra itarĩ cia kũmaguna kĩ mathomo. Ũguo ũgakora okorwo mũrutwo amenyera gũtumĩra thimũ na okorwo nĩ gũthoma, arĩtũraga thimũ-inĩ athomagĩra kuo. Ningĩ akorwo mũrutwo aratũmĩra thimũ na kuona indo itaramũteithia gĩthomo-inĩ ũguo nĩ guo hakiri ciake cigũtũra. Toguo kwĩ arĩa mateithĩkaga na angĩ makaga gũteithĩka.

Ngũrani nĩ atĩ CBC mũndũ areka kana mũrutwo areka kĩgerio kũringana kana areka, aratwarana na gĩthomo kũringana na harĩa ohĩgĩrĩire makĩria. Andũ a 8-4-4 mũndũ athomaga onakorwo ndaranyita mathomo, ũgathoma ugathiĩ ũgwĩte ũgwĩte ũgwite, okorwo ndũranyita mathomo. Nginya harĩa ũkarĩkĩria okorwo nĩ KCSE ũkanyita ii, ũgathiĩ na mbere na mũtũrĩre wao. No CBC nĩ ĩrateithia tondũ mwana areka kũringana na uhĩgĩrĩru wake.

Arutwo nĩmabataire gũtũmĩra tekinoronjĩ ũrĩa yũkĩte, harĩa o mũrutwo nĩabataire arie na mũciari wake amũgũrĩre ona akorwo nĩ gathimũ. Thimũ ĩrĩa ĩrĩmũhotithagia gũthoma nayo nginya rĩrĩa atarĩ thukuru-inĩ, okorwo hena handũ atanaigwa mwarimũ amũthomithia kana atananyita agathiĩ akoya thimũ yake akaingĩra akorwo nĩ mĩtamboinĩ ĩyo agathoma. Kwĩna thauti na mbica agathoma nacio na no cimũteithie makĩrĩa.

Mathaa ma mĩaraho nĩ mathaa mega tondũ andũ, arutwo akwa matikoragwo na maũndũ maingĩ me hakiri-inĩ ciao. Ũguo ũgakora kĩrĩa mathoma mathaa macio ma mĩaraho, kana kĩrĩa ndamathomithia mathaa macio ma mĩaraho nĩ maranyita mũno. Ũguo mathaa ma mĩaraho nĩ mega tondũ arutwo nĩ manyitaga kĩrĩa marathoma tondũ hakiri ciao citirĩ na maũndũ maingĩ hakiri-inĩ.

Mathomo merĩ marĩa, mathomo merĩ nĩmo mathomithagio thukuru magacoka magagĩteithia mũndũ na macio nĩ mathomo ma agriculture kana mathomo ma kũrĩma na mathomo ma mbiacara. Tondũ andũ no mũhaka marĩe, ningĩ mũndũ auma thukuru ũguo, to mũhaka one wĩra hau hau, ũguo arutwo aingĩ kirĩa mekaga kana arutwo aingĩ kĩrĩa mekaga, mathiaga makanji kũrĩma. Harĩa okorwo nĩ kũhanda, okorwo nĩ thũkũma iria marĩendagia thutha-inĩ. Ningĩ he andũ meingĩranagia na mbiacara, ũgakora mũndũ akorwo ena ngiri ithano agathiĩ akaiga gathoko gake ũguo gakamũteithia na mbeca igaciarana.

ĩĩ niĩ nĩ nguona njĩra cia tene cia gũthomithanĩria mũciĩ ona rĩu cirĩ ona bata. Tondũ ti maũndũ mothe thikũ ici mathomithanagĩrio thukuru. Ũguo he maũndũ marĩa ciana cibataire gũthomithio nĩ aciari ao. Ũhoro ta wa mĩtugo nĩ getha okorwo nĩ kũrũnga mwana tondũ ciana no mũhaka cikĩrũngwo nĩ aciari ao. Ũguo ũgakora ona thaa ici ciana nginya mĩhumbĩre nĩ ibatiĩ gũthomithanĩrio mũciĩ.

Mawĩra ma aciari nĩ gũthomithia kana nĩo ngarama ya CBC. Tondũ kira kĩndũ kirendekana nĩ mwarimũ thukuru-inĩ, mwarimũ wa CBC, eraga mũrutwo athiĩ ere mũciari. Na maita maingĩ indo icio cikoragwo cia thogora, ũkaigua mwarimũ areti ngũkũ, mwarimũ areti cumbĩ, mwarimũ aretia okorwo nĩ nginya okorwo nĩ tissue. Ũgakora, okorwo ti mũciari tondũ mũciari no mũhaka agũre indo icio. Toguo mũciari nĩyo ngarama ya CBC.

Aciari nĩo marutaga mbeca iria citeithagĩrĩria gũkorwo CBC gũthiĩ na mbere. Ũguo wĩra wa aciari nĩ gũteithĩrĩria na mbeca, tondũ o mwarimũ etia kĩndũ no mũhaka kĩndũ kĩu okorwo nĩgĩa kũgũrwo, kĩgũrwo nĩ mũciari. Rĩu ũkona mũciari waku o ndagĩka rĩ mwarimũ aretia nginya cumbĩ, cumbĩ ũcio no mũhaka ũtwarwo. Ũguo mũciari atarĩ na mbeca, CBC ndĩngĩhota gũthiĩ na mbere, thogora wa CBC nĩ mũciari.

Niĩ ingĩenda ciana ciakwa cikinye gĩkĩro gĩa ngathĩ ya igũrũ biũ, irĩa ya yunibacĩtĩ. Tondũ gĩkĩro kĩu ona mwana no athiĩ na one wĩra mwega mũno. no ũndũ urĩa njĩkaga ũguo nĩ ndĩhaga okorwo nĩ mbeca cia thukuru kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ ndaraga ciana ciakwa bata wa gũthoma. Nĩ njigithagia kĩgina kĩrĩa ona ingĩkua ta thaa ici, ciana icio no cihote gũthiĩ na mbere na mathomo mao nginya cirĩkie.

Aca niĩ ndigwĩciria mũtaratara wa gĩthomo wa Kenya nĩ ũrateithia arutwo kuona mawĩra marĩa magĩrĩire, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno marĩkĩtie thukuru na matirĩ na mawĩra. Nĩ no hoe thirikari ya gĩrithie mũtaratara wa gĩthomo nĩgetha arutwo marĩkia matigage gũikara mũno matarĩ na mawĩra. Ningĩ no hoe thirikari rĩrĩa arutwo marĩkia thukuru ĩkamethera wĩra kana ĩkamahe mbeca iria mekwanjia biacara nacio.

Mũrutwo wa KCPE ageragio na kĩgerio gĩa mathabu, anjĩe na mathabu, agacoka agathiĩ Gĩthũngũ, agathiĩ Gĩthweri, agathiĩ cayansi, ningĩ auma hau agathiĩ kĩgerio kĩa ndini kĩrĩa akorwo mũndũ nĩ mũithĩramu ekaga gĩĩthĩramu, akorwo mũndũ nĩ mũ kristo ageka CRE, ũguo ũguo, ningĩ akarĩkia kũgeria na kĩgerio gĩa social studies.

Ũingĩraga ng'enda-inĩ cia HELB harĩa ũkoya okorwo ũkeyandĩkithia, okorwo nĩ ũkinyĩtie kana hena rũni maita merĩ, rũrĩa ũheogwo okorwo nĩ rwa yunibacĩtĩ. Na ningĩ hena rũngĩ rwa TVET. Rĩu okorwo nĩ rwa yunibacĩti woyaga rĩrĩa ũkinyĩtie, okorwo wĩna C+ kuoya, kwambata igũrũ, na okorwo nĩ rwa TVET woyaga rĩrĩa wĩna C gũcoka nathĩ. Na hena indo ũbatiĩ kũheana rĩrĩa ũroya rũni rũu kĩgerio gĩa form four.

Ũingagĩra portal-inĩ ya herombu, ĩrĩa ũragio ciũria okorwo wĩ mundũ wa okorwo nĩ ũkinyĩtie C+, yani kũringana na kĩrĩa wanyitĩte form four, okorwo nĩ wakinyĩtie C+ kwambata, ũkaheo rũni rwa herombu rwa gũthiĩ na mbere na yunibacĩtĩ. ningĩ okorwo hena, okorwo ndwakinyĩtie C+ ũkaheo rũni rwa TVET. Na hena indo ũbataire gũkorwo nacio, ta kĩgerio kĩrĩa wekire na index ĩrĩa weyandĩkithĩtie nayo kĩgerio kĩu.

Mũtaratara wa CBC nĩ mwega, tondũ mũrutwo areka kĩgerio kũringana na kĩrĩa arahota mũno. ũguo akorwo ndũrahotana na mathomo, mwarimũ nĩaramenya agakũgeria na indo nyingĩ, harĩa ũhĩgĩrĩire makĩria, hau nĩho ũrathiĩ na mbere. Kuum o kĩambĩrĩria kinya o hĩndĩ ĩrĩa ũkarĩkia thukuru. Rĩu ũkona thutha-inĩ andũ nĩmagakorwo mena kothi,o mwana o mwana rĩu ũrĩa wĩ thukuru na ũndũ ũcio nĩ ũkanyihanyihia wagi wa mawĩra.

Niĩ nĩ ndĩrona mogarũrũku tondũ tha ici CBC ciana cirĩ o nini, nĩ cirahota nginya kũrutwo thukuru-inĩ ũrĩa mekũruga, ũguo moka na gũkũ nja kana moka gĩcigo-inĩ gĩakwa ũgakora nĩ mararugĩra aciari ao. Ningĩ he arĩa mara, okorwo nĩ ũtheru makahota gũthambia nyũmba, ciana cirĩ o nini, okorwo nĩ kũhũra nguo, nĩ marahota kũhũra nguo marĩ o anini, ũguo CBC nĩ njega tondũ nĩ ĩraruta mwana wĩra ũrĩa mabataire gwĩka o marĩ o anini

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithetie muno gĩcigoinĩ giakwa tondũ he andũ arĩa ma thaa ici kwarĩ na ũkora mũno wa mbeca. Harĩa andũ makuua mbeca, baribari mathĩaga ũgũo ta rĩngĩ magate, rĩrĩa rĩngĩ makahũrwo ngeta , makaiywo. Reu thaa ici, mbeca irĩa cira hũthika thimũ-ini, kana andũ mararĩha kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ, kana mararĩha kuhĩtũkĩra thimũ, harĩa ona mũndũ agĩa na nganja ũrĩa ahũthĩrire mbeca, kana ona nĩ ciathira na ihenya, hena rekodi, kana hena ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩronanĩa.

Ũthii wa nambere ta thitima, kwĩ mathukuru mamwe matarĩ na thitima ũrĩa ũhotithagia nginya ciana gũthoma, kana akorwo nĩ kũmenya ũhoro wa tekinoronjĩ matingĩmenya. Ningĩ he mathukuru mamwe matarĩ na nginya na aarimũ a kũigana ũgakora akorwo hena subject kana hena gĩthomo kĩmwe gĩtarĩ na mwarimũ kana mathomo maigana ũna matarĩ na arimũ, ũgakora arutwo nĩo marethomera.

Yunibacĩtĩ nĩ cibatiĩ gũkorwo na mũbango ũrĩa okorwo nĩ ndũrĩrĩ ĩmwe ĩgakorwo na mũrũgamĩrĩri wao ũrĩa andũ okorwo nĩ arutwo magĩa na mathĩna marĩthiaga kũmatabanĩria hau makamera, nao andũ acio merwo nĩ mabatiĩ gũkorwo na anene kana anene a thirikari a gĩcigo kĩu kana ndũrĩrĩ ĩyo ĩrĩa ĩngĩũka yoye mathĩna macio ĩthiĩ ĩkamarore ĩteithie arutwo kũringana na ũrĩa mangĩhota na ĩngĩka ũguo na ihenya.

Arimũ a gĩcagi matikoragwo na ũmenyo wa kũhũthĩra, ũmenyo mũiganu ũrĩa ũngĩmahotithia gũthomithia gĩthomo kĩa ndigito, ningĩ icigo imwe nginya citikoragwo na ũthii wa na mbere, ũgakora icigo icio gũtirĩ na thitima, rĩu ũgakora okorwo nĩ gũcanji tũmacini twa - kana laptop rĩmwe nĩ ihoraga tondũ macitwaraga kũndũ kũnene nĩ getha icanjwo, icanjwo ciĩkĩrwo mwaki, rĩu macio nĩmo mathĩna -

Mathomo ma programming na coding nĩ marathomithio arutwo kuma marĩ anini mathukuru-inĩ, harĩa ningĩ maragerio kũhetũkĩra kĩgerio-inĩ kĩao kĩrĩa maragerio. Na mahetũka, magathiĩ o na mbere. Kwogwo makĩrĩkia thukuru marakorwo mohĩgĩrĩire kũhĩtũkĩra programming na coding na njĩra njega.

Ũndũ a thĩna wa mbere arimũ macemanagia nao nĩ kwaga ũmenyo wa kũigana, ũrĩa wa kũmahotithia kũhũthĩra intaneti. Ningĩ ũndũ wa kerĩ ũmahete ũmenyeri nĩ mũcara mũnini ũrĩa ũtangĩmahotithia nginya kũgũra mĩtambo ya kompyuta, na thirikari ĩngĩmarĩhĩra okorwo nĩ gũtwarithia na mbere mathomo mao, no mahote gũthomithia na njĩra yagĩrĩire na arutwo makamenya okorwo nĩ kũhũthĩra intaneti kana kũhũthĩra tekinoronjĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kwaga ũmenyo kumana na arimũ nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũmahotomagia irathi-inĩ tondũ ti arimũ aingĩ mathomeire okorwo nĩgũthomera intaneti. ũguo mangĩheo ũmenyo kana mathomithio nĩ thirikari matekũrĩhio kĩndũ, ũndũ ũcio no ũmateithie mũno nginya arutwo mateithĩkĩre o hau ũkore nĩ mateithĩka na nĩmekũhota kũruta mathomo macio na intaneti.

Atongoria a mũingĩ na thirikari nini nĩ mara aka kana nĩ marathomithia andũ arĩa marĩkia form four, makamathomithia kompyuta hatarĩ marĩhi o mothe, na rĩrĩa marĩkia, makamahe maratathi ma kuonania nĩ mahĩtũkire na ũguo ũgateithia mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ andũ nĩ maragĩa na ũmenyo nginya andũ arĩa matehotete kana andũ arĩa a kĩrathĩ gĩathĩ, mageka okorwo nĩ kompyuta na rĩu rĩrĩa maretĩrwo mawĩra handũ nĩ makinyagĩria .

Kwaga ũnyitanĩri kana andũ arĩa twacagũrire matiũkaga, matitũrũmbũyagia, ũguo matitũrehagĩra mĩtambo ya ndingito gĩcigo-inĩ gitũ. Ningĩ nĩ ũrakora kũndũ ta gũkũ njikaraga gĩcagi-inĩ, gũtirĩ nginya thitima, ũguo mĩtambo ĩngĩrehwo ya ndingito ndĩngĩtũteithia o na hanini na irathi nginya iria arutwo maikaraga gũkũ nĩ nini mũno ũguo no irathi o nacio - gũthomithania gĩthomo kĩa ndingito.

Aciari na arimũ nĩ mahĩmbĩirie mũno ũhũthĩri wa apps cia gĩthomo nĩ arutwo, tondũ he aciari nĩ metĩkagĩra okorwo nĩ kũmagũrĩra intaneti na mĩtambo ĩno ya ndigito nĩ mamagũragĩra nĩgetha nginya hĩndĩ ĩrĩa me mũciĩ magathoma, kũhĩtũkĩra mĩtaratara ĩyo ya ndingito. Na he arimũ nĩ mateithagĩrĩria, nĩ mateithagia arutwo kũmenya kũtũmĩra mĩtambo ĩyo ya ndingito na ũguo kĩgerio gĩoka arutwo makahĩtũka mũno.

Aciari na aarimũ nĩ mahĩmbĩirie mũno ũhũthĩri wa apps cia gĩthomo nĩ arutwo ao na ũndũ ũyũ nĩũndũ nĩmagũragĩra arutwo ao mĩtambo ona akorwo nĩ thimũ kũrĩa mahũthagĩra apps icio na ningĩ aciari acio no magũragĩra arutwo kana ciana ciao intaneti iria ikũmahotithia kũingĩra mĩtambo-inĩ ĩyo kana apps-inĩ icio, na arimũ nao nĩmathomithagia arutwo kana ciana kũhũthĩra apps icio, ũguo ũgakora rĩrĩa arutwo mahuthĩra apps icio nĩmarahetũka mũno.

Arutwo na arutani ngathĩ-inĩ cia igũrũ nĩ mateithanagia tondũ okorwo nĩ mũrutani ndagũtinda agĩthiĩ kĩrathi rĩrĩa kana o na ũtukũ no atũmĩre arutwo okorwo nĩ nũti cia gũthoma, na ningĩ mũrutwo ena kĩũria no ahote kũria mũrutani mathaa o mothe rĩu ũgakora nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio arutwo nĩ marahĩtũka mũno kĩgerio rũgongo-inĩ rwa bũrũri.

Icagi-inĩ cia Kenya nĩ kũrathiĩ na mbere kana thirikari nĩ ĩrekĩra mĩtaratara ya okorwo nĩ gwĩkĩra thitima icagi-inĩ, nĩgetha kũndũ guothe gũkorwo na thitima nĩgetha ũthii wa na mbere ũthiĩ na mbere, ningĩ kwĩna arimũ mandĩkĩtwo a gũthomithia arutwo ũrĩa mekũhũthĩra kompiuta, na arimũ acio mararĩhwo nĩ thirikari, na ningĩ nĩ ũkuona kompiuta icio thirikari nĩ ĩrarehe mathukuru-inĩ hatarĩ, na hatarĩ marĩhi.

Ũhũthĩri wa thauti na mbica nĩ ũteithĩtie tondũ arutwo nĩ maroka hamwe okorwo nĩ, gĩthomo kĩrĩa marathoma ũkarora, okorwo nĩ mbica, okorwo nĩ gũthoma ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka magoka hamwe makerorera, magakenerera, makenda gĩthomo kĩu, ũguo ũgakora ona kĩgerio gĩoka ũgakorwo wĩ ũndũ hinya kũriganĩrwo na makahĩtũka kĩgerio, ũkĩringithania na njĩra cia tene iria ciarĩ o thauti na maũndũ ma gwĩcirĩria.

Icigo iria irĩ kũraya, nĩ ũkoraga nĩ cihotomaga gĩthomo-inĩ, tondũ kũndũ kũu gũtirĩ na ũthii wa na mbere. Ũgakora okorwo andũ marathoma na njĩra cia ndinjito, kũndũ kũu andũ matũmagíĩra o njĩra cia tene cia gũthoma, tondũ ũkoraga icigo ta icio kana icigo-inĩ icio gũtirĩ thitima. Ũguo ũndũ wa okorwo nĩ kũhũthĩra kompiuta kana thimũ gũthoma, acio mahũthagĩra o mabuku. Ũguo ũgakora rĩrĩa gwakinya nĩ kĩgerio andũ nĩ magũaga mũno gũkĩra andũ arĩa, marathiĩ na mbere kana marahũthĩra mĩtambo ya ndinjito.

Arimũ nĩ mathiaga gũthomithio kana he harĩa mathiaga gũthomithio kana nĩ gũkoragwo na mũbango wa ũrĩa megũthoma, ũrĩa mekũhũthĩra tekinoronjĩ, magathiĩ magathomithio, na ũrĩa mathoma magoka, makagaĩra ũhoro ũcio mathoma kana magĩa na ũũgĩ ũcio magoka kũgaĩra andũ, arutwo, ũguo arutwo makagĩa na ũũgĩ makĩrĩa na magakena ũguo makiuma thukuru magakorwo mahĩtũkĩte wega.

Gwĩkĩrwo mathitima mathukuru-inĩ kana irathi-inĩ, nĩ ũndũ ũronania ũthii wa na mbere, tondũ tene gũtiarĩ na thitima irathi-inĩ tuonaga na tũtawa tũtũ twa tũthaitĩra. Rĩu ningĩ ũhoro wa kerĩ kwĩna kompiuta thukuru koguo andũ magabundithio. Ningĩ hena andũ, arimũ mandĩkĩtwo a gũtũthomithia kompiuta nĩ thirikari, rĩu ũndũ ũcio nĩ ũronania ũthii wa na mbere mũno.

Mĩtambo ĩrĩa mĩagĩrĩru mũno mathukuru-inĩ makwa nĩ thimũ, ũkore o mũrutwo o mũrutwo ena thimũ yake ĩrĩa ĩrĩ mũhotithagia okorwo nĩ mwarimũ atuma kĩndũ ngurubu-inĩ no ahote kũona o harĩa hothe arĩ tondũ thimũ mũndũ no ahote gũkũa handũ hothe. Ningĩ kompyuta nĩ ĩbataire kũbũndĩthio cukuru-inĩ kũrĩa ũgũkora mũrũtwo nĩ akũmenya gũtũmĩra kompyuta nĩgetha ĩkamũteithia thuta-inĩ ngĩnya rĩrĩa aretha wĩra.

Mawĩtĩkio ma andũ megiĩ tekinoronjĩ nĩ magĩrithĩtie kana andũ arĩa marathoma gĩthomo kĩa mathabu, science na engineering rũgongo-inĩ rwa bũrũri wa Kenya, nĩ magĩĩte na wĩtĩkio makĩria atĩ no magĩrĩthie maũndũ gũkĩra ũrĩa mari tha ici. Rĩu ũgakora tekinoronjĩ nĩ yagĩrithĩtie maũndũ maingĩ na makagĩa na wĩtĩkio makĩria ũguo ũgakora hena ũthundũri kana o mũndũ hena kĩndũ arenda gũthundũra gĩkorwo gĩake, ũndũ ũcio ũgateithia kũrĩ ũthii wa na mbere.

Ĩĩ niĩ nĩhũthagĩra njĩra cia kũheana mbeca. Tondũ rĩrĩa ndaheana mbeca mũndũ ũngĩ nĩateithĩkaga kana handũ hangĩ hagakũra. ũguo ũgakora ona rĩrĩa wahee thirikari mbeca nĩ ĩgũthiĩ ĩkũrie handũ kana rĩrĩa wahee mũndũ mbeca na rĩngĩ ndauma na irio, ũguo agathiĩ akarĩa na kũrĩ ũndũ ũcio, ũtonga wa bũrũri nĩ ũkũraga tondũ mbeca nĩcirathiũrũrũka mĩtũrĩre-inĩ ya andũ.

Ngombo cia kĩrĩu cia mũtaratara wa gũkomba mbeca kũhetũkĩra nenda ta Tala, nĩ njega tondũ, rĩrĩa wakomba mbeca cikinyaga hau hau ũkĩringithania na tene ũrĩa wetagĩrĩra wakombaga rĩmwe ũkaga kũheo mbeca kana ũgeterera ona mweri ũmwe nĩ getha ũheo. Thaa ici ona rĩrĩa wĩna maũndũ maku ma hi na hi, no ũkombe mbeca ũgacoka gũcokia, na hau kabere.

Ngombo ya thukuru nĩyo andũ aingĩ moyaga kũhetũkĩra kambũni ya Zenka tondũ ngombo ĩyo nĩ ĩhotaga aciari aingĩ rĩrĩa ciana ciao iracoka thukuru matikoragwo maigithĩtie mbeca. ũguo Zenka tondũ mbeca ciao cia ngombo ciũkaga oo ihinda o rĩu, Mũndũ akomba, ũgakora nĩyateithĩrĩria, ũguo andũ aingĩ makoya mbeca kũhetũkĩra Zenka.

He mĩtaratara ĩrĩa mũndũ akĩoya ngombo, akoragũo nayo, na mĩtaratara ĩyo nĩ, kũrĩha kahora kahora. Harĩa ũrakora, mũndũ okorũo no woe ngombo ũrĩhage o wiki gĩcunjĩ kĩigana atĩa, ũrĩhage onokorwo no mweri gĩcunjĩ kĩigana atĩa, rĩu rĩrĩa ũrarĩkia ngombo ona ndũkamenya, tondũ, andũ matigakorwo makĩmenya nĩ ngombo woete, tondũ ũrĩhaga o kahora kahora.

, ,Aheani ngombo nĩmaraiga thiri, cia, mũndũ ũrĩa ũroya roni rũao, nĩguo gũtigĩrĩra, mũndũ ũcio, ndanatunyo mbeca ciake. Ningĩ, aheani ngombo, he igoti marĩhaga kana, ,nĩnyitanĩte na thirikari, nĩkuo kuonania, mbiacara ĩrĩa mararuta nĩ, njega, kana nĩ, njega na ti ya ngungo, nĩguo makabũatĩrĩrũo, nĩguo matikaiyũo.

Andũ nĩmakenagĩra kuoya ngombo cia intaneti-inĩ, tondũ iria, hĩndĩ ĩrĩa ũroya ndũrabatarwo gũthiĩ kũndũ kũnene nĩguo ũheyo ngombo, na ningĩ ngombo ĩrĩa waheyo ndĩikaraga ĩkoragwo ya hau hau, ũguo andũ a icagi-inĩ cia Garissa nimakenaga mũno, tondũ kũndũ kũu ti gũthiu na mbere, ũguo ũgakora, harĩa maroya mbeca nĩ, naihenya, ũguo.

Kũrabatarania mũndũ akorwo na thimũ kana kompiuta ĩrĩa ĩna intaneti thĩiniĩ wayo kana ũgũrĩte intaneti, nĩgetha ũhote kũingĩra thĩiniĩ wa intaneti. Na ningĩ nĩ ĩrabatarania ũkorwo na ũkorwo ũkorwo ũkorwo na namba ya gĩbandĩ kana gĩbandĩ gĩaku kĩrĩa woire, gĩbandĩ gĩtarutithĩtio.

Aca niĩ ndirona ta thirikari cia kauntĩ iteithĩtie andũ a Kenya kũgĩa na ũhoti wa kũhingia mabataro mao, tondũ thirikari ici cia kauntĩ o na gũtirĩ wĩra ciraruta thikũ ici. Tondũ ta rĩu kauntĩ yakwa ya Mũrang'a, ũrakora nginya thibitarĩ okorwo citirĩ na ndawa, thibitarĩ imwe nginya citirĩ na athondekani kana mandagĩtarĩ, mabarabara nĩ mathũku. Koguo, niĩ ndirona ta thirikari cia kauntĩ cirateithia.

Ihinda rĩrĩ nĩ rĩo arutwo arĩa mararĩkĩrie form four maraihũria kothi iria megũthiĩ gwĩka, okorwo nĩ yunibacĩtĩ-inĩ, kana korĩnji-inĩ, kana o TVET iria marenda gũthiĩ. Na maraihũrĩrĩa intaneti-inĩ, ũguo ũgakora icigo imwe iria itarĩ intaneti na thitima nĩ cirathiĩ cirathiĩ thutha mũno, tondũ kwĩna, nĩ ciraikara mũno mangĩkona maũtungata macio. Oguo no nyendekithie thirikari ĩkĩre thitima kũndũ kũu na intaneti ya bũrĩ.

Rũrĩrĩ rwa Somali nĩrũtiganĩrie, kũu nĩ kuga gũtirĩ na ũthii wa na mbere kũndũ kũu, na kuoguo mabarabara na thitima, citirĩ kũndũ kũu. Kũu ũgakora ona matiũĩ ũhoro wa intaneti, matiũĩ kũhũthĩra kinya thimu, gũtirĩ kinya thitima iria mangiuga, mangĩkorũo nacio kũu. Ũguo ũgakora thirikari nĩmatiganĩtie thutha mũno. Ũguo no mamende na mamekĩrĩre thitima.

Aca niĩ ndigũĩciria thirikari nĩ ĩkĩte maũndũ mothe kũagĩrithia motungata ma nenda-inĩ, tondũ ũndũ ũyũ nĩguo ũkoraga nenda-inĩ, wahũrĩrwo thimũ, wahenio watũma mbeca kũndũ kũũru, ningĩ ũkahũrĩrwo ningĩ kana ũgakora mbeca iria ũigĩte bengi nĩ ciarutirwo na ndwamenyire rĩrĩa ciarutirwo. Ũguo thirikari nĩ ĩbataire ĩrore njĩra njegega cia kũmenya andũ arĩa maraungumania ne ĩkamoha kana ĩkamahingĩra mĩaka mĩingĩ njera-ini.

No nyende angĩkorwo nĩ ũtungata ta rĩu mbeca ici iheanagwo cia bursary, ici cia arutwo no nyende kuona motungata macio kuma kwĩ, kuma kũrĩ intaneti-inĩ, ningĩ he motungata mangĩ ta, kũrĩha okorwo ni thukuru, ũkarĩha tũkarĩhagĩra okorwo nĩ intaneti-inĩ, he motungata mangĩ ta okorwo nĩ gĩbandĩ ũrenda, niĩ nonyende gĩbandĩ mũno mũno kĩoyagĩrwo kuma intaneti-inĩ, nĩũndũ wa kũhũthia ungumania.

Ĩ niĩ nĩ ndĩrona ta thirikari ĩteithĩtie na andũ kũhingia mabataro mao tondũ rĩrĩa andũ marahũthĩra thimũ, thirikari rĩmwe nĩ yandĩkaga arutani arĩa mathiaga mathukuru-inĩ kũruta, arĩa makoragwo mathukuru-inĩ makaruta ciana kana arutwo kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti, na nĩ yo ĩhũthagia maũndũ ta maũndũ ta ma, okorwo nĩ kũoya bursary, mũndũ no oere thimũ-inĩ, maũndũ ta macio.

Marĩhi ma motũngata ma nenda-inĩ ,makoragwo me mothe me yani maiganainio maiganainio ,kũringana na motũngata marĩa mũndũ arenda, kogũo ũkona hau hena mũiganania. Ningĩ okorwo nĩ marĩhi okorwo nĩ ma intaneti marendwo makĩingĩra mitambo-inĩ ya ndinjito makoragwo me mao guthaĩrĩra ndĩrenda kuga ti magoro mũno ũgũo andũ othe no mahote ,kũgĩa na kũgũra intaneti nĩgetha mahingie mabataro mao.

ĩĩ niĩ nĩndĩretĩkania atĩ gĩthomo kĩa ũhũthĩri wa motungata nĩ kĩhonia kĩa wongerereku wa wũici hĩndĩ ĩrĩa andũ marahũthĩra njĩra cia kuoya ngombo cia intaneti tondũ rĩrĩa mũndũ athomithio, nĩ akũhota kũmenya ciũria iria abataire gũcokia hĩndĩ ĩrĩa araheo okorwo nĩ ngombo na ciũria iria atangĩhota gũcokia, atabataire gũcokia, na acoke amenye kũheana pin ti wega kana pin ya mbeca iria arenda kuoya na ningĩ akamenya mbeca iria angĩhota gũcokia hĩndĩ ĩrĩa woya ngombo.

ĩĩ niĩ nĩ ndĩrarora, ndĩrarora megiĩ ũgitĩri wa mũndũ kĩũmbe tondũ, rĩrĩa ndoya ngombo ndiheyanaga ũhoro wakwa wothe. Kana he ciũria itangĩ mahe kana he mohoro itangĩhe andũ arĩa marahe ngombo. Nĩ getha matikangue mbeca iria ndĩigĩire tondũ nĩ thomete ciũria iria njagĩrĩirwo nĩ gũcokia na iria itabataire gũcokia.

Ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ ũtangihota kũmenya kana kũrongoreria rũciũ ũrĩa gũgakorwo. Ũguo no ũkorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ mwega ũmũthĩ, rũciũ ũkorwo wi mũrũaru. Rĩu nĩkĩo ũbataire gũkorwo na ũgima ũgitĩri wa ũgima wa mwĩrĩ tondũ tondũ rũciũ no ũkorwo wĩ mũrũaru, rĩu ũtarĩ na mbeca cia hi na hi iria ũngĩrigitwo na cio no ũthiĩ ũguo ũkue, na ti wega.

Kambuni yakwa ya insurance nĩ nĩ ĩkoretwo, nĩ igithĩtie kana nĩ ĩigithĩtie na kambuni ĩngĩ ya kĩmabũrũri, ĩrĩa o na tuge nĩ yagĩa hathara kana hathara ĩrĩa ndona ndĩngĩhota kũndĩha, kambuni ĩrĩa ĩngĩ ya kĩmabũrũri nĩ ĩkũhota kũingĩrĩra na ndingĩthiĩ hathara. koguo nĩkĩo ndĩmĩĩtĩkĩtie tondũ kambuni ĩrĩa ya kĩmabũrũri ndĩngĩhara.

Niĩ rĩrĩa ndĩraigithia mbeca, ũgwati wa ngiri ĩmwe na magana matano nĩguo njiguaga nĩguo ingĩkorwo njiganĩire naguo, nĩũndũ wa wagi wa mĩonere ya mbeca, tondũ angĩkorwo ngiri na magana matano nĩ mbeca ingĩigana mĩeri ta ĩrĩ, rĩu ũndũ ũcio no ũhinyagĩrĩria tondũ ndikoragwo wĩra.

Niĩ nĩ ndigagĩrĩra kĩrĩa ndabanga kũigithia kwa ihinda rĩigana ũna nĩ ndaigithia. Okorwo ndabanga kũigithia okorwo nĩ ngiri ĩmwe o mweri, ngamenya, o mweri ndĩkũhĩtũka itaigithĩtie mbeca icio nĩgetha nĩgetha nĩgetha okorwo bangĩte kũiga okorwo nĩ kwa mwaka ũmwe kana mĩaka igana ũna ngakorwo nginyĩtie kana hingithĩtie ũigithia wakwa.

Niĩ nĩ bangaga rĩrĩa ndona mũcara wakwa ngamenya, ngagayania mbeca ciakwa. Okorwo nĩ cia mahũthĩro, okorwo nĩ cia kũrĩha nyũmba ngarĩha nyũmba, okorwo nĩ kũrĩha okorwo nĩ thukuru ngarĩha, kĩgĩna kĩrĩa kĩa kũigithia okorwo nĩ kĩa maũndũ mateerĩgĩrĩire ngaiga. Njigaga bengi-inĩ harĩa itangĩruta tiga maũndũ macio ma hi na hi mooke, nĩgetha ndika ndĩna hĩndĩ ĩrĩa maũndũ macio ma

No mũhaka ũmenye ũrenda gwaka nyũmba ya kĩ, okorwo nĩ nyũmba ya mahiga, okorwo nĩ nyũmba ya maturamu, okorwo nĩ nyũmba ya ndoro, okorwo nĩ nyũmba ya mabati. Thutha wa kũmenya oguo, ũkamenya ũrenda gwaka nyũmba ya mbeca cigana, rĩu kuma hau, nĩũkũhota kwĩbaga ũmenye o mweri, okorwo nĩ kĩmwĩri ũrĩgũraga kĩ ũkaiga, kana nĩ mbeca cigana ũrĩigaga o mweri, nĩgetha ũhote gwaka.

Ĩ, niĩ nguona ta thirikari na honge cia mbeca ciambĩrĩirie kũheanwo ũhoro wa ũramati wa ũtonga kũgerera intaneti, tondũ nĩ ũkoraga intaneti-inĩ o na okorwo nĩ matibii-inĩ, maredio-inĩ, o na thimũ-inĩ nĩ maheanaga makauga, kwa ihinda rĩrĩ ũramati ũhana ũũ wa kĩbũrũri. Kana, rĩu niĩ ngĩona ũndũ ũrĩa mabatairĩ gwĩka gwa tha ici nĩ maagĩrĩire mathiĩ magathomithia nginya arutwo mathukuru-inĩ.

Niĩ nĩndoraga hĩndĩ ĩyo ndigakorwo na hinya, ũguo ndigakorwo na hinya wa kũruta wĩra na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ngatiga wĩra, ũgima wakwa wa mwĩrĩ no ũkorwo ndũgakorwo wĩ mwega ũguo, no okorwo nĩngakorwo ngĩenda gũthondekwo kana gũthiaga thibitarĩ tondũ ũgima wa mwĩrĩ naguo ndũkĩmenyekaga, ũguo itekũiga mbeca na ndĩ mũrwaru na ndĩ mũkũrũ, ũndũ ũcio ndiendaga ũkahotomia mũno nĩkĩo njigaga mbeca.

Niĩ nĩ njikaragia bamĩrĩ yakwa thĩ, ngamera he mbeca ndĩraiga na mbeca icio ndĩraciga kũhĩtũkira bengi ĩ na, na bengi iyo no ndĩmahe akaunti namba, kana namba ya akaunti ĩrĩa mangĩtũmĩra ona okorwo nĩ ndehera, tondũ ningĩ thĩ ĩno ti yakwa, no njehere ihinda o rĩothe, no moe mbeca icio na cĩmateithie, okorwo kũrĩhĩra ciana thukuru, okorwo nĩ kũrĩa matĩngĩthĩnĩka mũno.

ĩniĩ ndĩta mũrĩmi nohote kũgia na mbeca, na njĩra hũthũ kũma bengi-inĩ na motungata marĩa thirikari ingĩka marĩa mahotomagia nĩ ta ũthii wanambere. Tondũ arĩmi maita maingi rĩrĩa marĩma nĩmaremagwo nĩkũmĩria indo cia kana gũtwara indo ciao thoko-inĩ kwa ihinda rĩrĩa riagirĩire nĩ mabarabara.